Njĩra ĩmwe ya kũingĩrania irio hĩndĩ ĩrĩa ũragarũrania nĩ kwamba mũthemba wa irio iria ũrahanda nĩ tondũ nĩ kũrĩ irio imwe ikoragwo irĩ ndaihu na igũrũ na ũngĩhanda itukanĩte na iria itaraihaga mũno na igũrũ, icio ndaihu nĩihingagĩrĩria iria ingĩ kuona riũa na mĩmera nĩ ĩbataraga riũa nĩ getha ĩhote gũkũra weega. Rĩu ũguo nĩ weega kũmenya nĩ irio irĩkũ mũndũ arahanda nĩ getha ũmenye kana no citwarane. Kwa mũhiano. Mbembe na mboco nĩ itwaranaga mboco nĩitambagĩrĩra mbembe, ũguo mbembe ĩgakorwo nĩ irahe mboco support na nĩ iteithagia kinya mboco gũkinyĩra riũa weega. ũguo ũcio nĩguo mũthemba ũmwe.

Njĩra ĩmwe ya kũrima na ũrĩmi wa ũndũire, indo iria ithondeketwo na njĩra ya ũndũire, nĩ ta kũrĩma na, gũtũmĩra mathugumo ma mbũku, kana mũhu. Ũndũ ũcio nĩ ũteithagia mũno harĩ kũhe mĩmera nutrients iria ũbataire, na wa keri, nĩ ĩteithagiriria kũhũrana na mĩrimũ, nĩ tondũ ndawa iria ithondeketwo kuuma iganda-inĩ, nyingĩ cia cio nĩ irehaga mĩrimũ, mĩrĩ-inĩ ya mũndũ, ya andũ, ona ahũthĩri a indo iria irarĩmwo mũgũnda-inĩ ũcio. No rĩria mũndu aratũmĩra ũrĩmi wa ũndũire, kana indo iria ithondeketwo na ũndũire, indo icio itikoragwo na mogwati nginya, itikoragwo na mogwati mwĩrĩ-inĩ, ona nginya rĩera nĩ ikoragwo itagũthũkia rĩera nĩ tondũ ndawa nyingĩ nĩ ikoragwo igĩthũkia rĩera, na marĩa matũrigicĩirie. Ũguo kũrima na ũndũire, nĩũteithagĩrĩria harĩ kũrigĩrĩria, kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, na makĩria mothe, mũrĩi na mũhũthĩri wa indi icio agakorwo ndarĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩrehwo kuumana na ndawa iria ithondekagwo kuuma iganda-inĩ.

Mawega mamwe ma kũrĩma na njĩra ya kwambata na igũrũ nĩ gũteithĩrĩria nginya kũrĩma kũrĩa gũtarĩ na waariĩ wa kũrĩma nĩ tondũ njĩra ĩyo nĩĩteithagĩrĩria nginya handũ hanini hahote gũkorwo hagĩkũrio indo nyingĩ na mũndũ agĩka ũguo mũndũ ta mũrĩmi nĩateithĩkaga na agakorwo akĩona irio cia kũrĩa thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ũkona irio cia kũrĩa na no wone nginya cia kwendia na gũtũmaga gũkorwo na irio iria irabatarĩkana mahinda mothe thoko-inĩ. Ũguo ũndũ ũcio nĩũteithagia na nĩũteithagĩrĩria nginya gũkũria economy ya bũrũri wa Kenya.

Kũrĩma mĩgũnda mĩnini nĩ kũngenagia mũno makĩria nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩma handũ hau hanini nĩhotaga kũerekeria hinya wothe ho na ngahota gũthondeka mĩmera ĩrĩa handĩte ho. Okorwo nĩ ta indo irĩa ndĩna cio irĩa itũmikaga thiĩniĩ wa ũrĩmi, indo ta maĩ, indo ta bataraitha, indo ta thumu o na nginya mũrutĩre wa wĩra, hinya wa kũruta wĩra ũcio nĩũkũhota gũkorwo nĩũndũ urahota nĩũndũ ndĩrahota kũũruta niĩ mwene o na itekũhũthĩra mbeca nyingĩ ni tondũ mĩgũnda ĩno no mĩnini na kũrĩma kĩndũ kĩmwe na hote gũgĩthingata wega nĩgetha kĩhote gũkinyanĩria na gũciara maciaro marĩa niĩ hana ta mũrĩmi ingĩrirĩria ũkorwo ũgĩciara.

Gũkũria irio kĩũndũire eeh gũkũria irio cia kĩũndũire kũrĩa gũkoragwo na mbura nini nĩgũteithagĩrĩria mũrĩmi akorwo na irio hĩndĩ ciothe, na nĩkũgĩteithagia kũhĩtana na ng'aragu nĩ tondũ irio cia ũndũire nĩihotaga gwĩtiria rĩera rĩũru, na ta kwara ta riũa inene, na rĩkahota gwĩtiria na ikahota nginya gwĩtiria ihinda inene itarĩ na maaĩ, ũguo nĩigũkũra wega na ihote gũteithia mũrĩmi na ihote gũteithia mũrĩmi na arĩa mehokete irio icio. Nĩ tondũ wa gwĩtiria cia cio, irĩa twĩtaga na gĩthũngũ drought resistant nĩihotaga gwĩtiria riũa mũno na nĩigũkũra nginya kũndũ kũo kwĩna tũmaĩ tũnini na itibataraga hinya mũingĩ nĩgetha ikũre.

Ũrĩmi wa kĩrĩũ wendekethĩtwe nĩ ataraamu a ũrĩmi nĩ gũkorwo nĩũteithagĩrĩria gũkũria irio na igakũra na ihenya kũrĩ ihinda rĩrĩa ingeoya tũkĩhuthĩra ũrĩmi ũrĩa warĩkuo tene kana ũrĩmi wa tene, no rĩu urĩmi wa kĩrĩu nĩũteithagĩrĩria gũkũria irio nginya kũndũ kũrĩa itangĩkũra nĩ tondũ mũndũ nĩarahanda irio ngonia-inĩ, ũkahanda irio ingĩ mĩberethi-inĩ ĩrĩa tũigaga rũgiri-inĩ ũgakora nĩũrakora wĩ na irio cia kũigana hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire na ũgateithia gũkoragwo na irio hĩndĩ ciothe ũguo ĩgakorwo ĩrĩ ĩgakorwo ĩrĩ kĩoneneria kĩega na ĩgakorwo ĩrĩ ũndũ ũrĩa wagĩrĩire wa wa arĩmi mahĩmbĩrie njĩra ya kĩrĩu nĩgetha tũhote gũkũria irio iria ingĩhota kũguna mĩrĩ itũ na iria itakũheo ihinda inene gũkũra ona makĩria kũhuthĩra indo iria iratũteithĩrĩria ta kũhuthĩra ta wĩtĩriria wa maĩ kũhũthĩra mĩberethi ya ndiribũ nĩ ĩteithagĩrĩria mũno harĩ ũrĩmi wa kĩrĩu na ũgakora nginya irio nĩirakũra na ihenya ona ũgakora hĩndĩ ciothe kwĩna irio cia kũigana na nginya thoko-ini irĩ kũo.

Mĩtĩ rĩrĩa yahandwo mĩgũnda-inĩ nĩ ĩteithagĩrĩria kũnyitĩrĩra tĩri, nĩgetha ndũgakuo ni maĩ ma, ma mbura kana ona rũhuho, wakerĩ mĩtĩ nĩ ĩrehaga kĩruru kũrĩ mĩmera na ĩgateithĩrĩrĩa kũiga maĩ mũno tĩri-inĩ, na mĩtĩ pia nĩ ĩteithagĩrĩria gũtamba mĩmera ĩrĩa ĩhandĩtwo mũgũnda-inĩ ĩmwe nĩ ĩtambaga na mĩtĩ-inĩ ĩyo ũguo ĩgakorwo na support njega na ĩkahota gũkinyĩra riũa.

Ũrĩithia wa kuoherera mahiũ wagĩrĩire kũrĩa gũtarĩ na wariĩ mũnene wa mũgũnda kana ũtarĩ na kũndũ kũnene kũngĩrĩithio mahiũ ũguo nĩ ũkũhota kũhũthĩra o area ĩyo nini ona kana o handũ hau hanini heho na mahiũ maku nĩ makũhota kũrĩa na makĩria mothe nginya nĩ ũteithagĩrĩria harĩ kũhota gũteithĩrĩria mahiũ kũrĩa wega na gũtigĩrĩra atĩ kĩrĩa gĩothe kĩ hau kana mahiũ irio irĩa ciothe ũrenda mahiũ marĩe nĩ marĩa na marĩa ũrĩa kwagĩrĩire nĩ tondũ matire na warĩĩ mũnene wa gũthiũrũrũka.

Mbegũ ciagĩrĩire gwĩkĩrwo ndawa nĩgetha gũciĩgitĩra kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo tĩrinĩ ona kũrigĩrĩria kũrĩo nĩ tũtambi, tũrĩa tũkoragwo tĩrinĩ, na makĩria ma mũno nĩ kũrĩ dawa citeithagĩrĩria mbegũ ĩyo kũmeranga narua yakinya tĩri-inĩ.

Njĩra ĩmwe tũhuthagĩra gĩcigoĩnĩ gitũ kũharĩrĩria mĩgũnda nĩ gúcimba nĩgetha kũhota gũtharũrania tĩri na gũtharũrania tĩri nĩgetha twĩtĩkĩrie rĩera rĩingĩre, ũndũ ũcio ũngĩ tũcokaga tũkenja mategũ kana mĩkaro ya kũhanda mĩmera na tũgagĩcoka tũkaharĩrĩria mbegũ cia kũhanda na tũkahanda ihinda rĩa kũhanda rĩa kinya rĩrĩa mbura yaura, nomĩmera ta waru ĩhandagwo mbere thutha wa kwenja marima kana gukara mĩkaro ya kũhanda.

Njĩra yambere nĩ gũtũgũta, na kwehutiaa mahuti na mĩmera ĩrĩa ĩtagĩrĩire gũkorwo thĩinĩ wa mĩgũnda, na warĩkia gũtũgũta, ũke ũkacimba nĩgetha ũtharũranie tĩri nĩgetha wĩtĩkĩrie rĩera rĩingĩre thĩinĩ wa tĩrĩ ũcio, na wakerĩ nĩgũcoka kwenja marima ma kũhanda mĩmera ĩrĩa ũrabatara kũhanda kana mĩkaro nĩgetha ũhande.

Njĩra ĩmwe menyaga nayo atĩ tĩri nĩ mũnoru na nĩ tĩri ni mũnoru kũigana, wa kũhanda, nĩ kũrora mĩmera ĩrĩa ĩramera tĩriinĩ ũcio, nĩ tondũ mĩmera ta terere, ũngiona handũ terere ũramera nĩ, hakoragwo he hanoru mũgarũ na ũngĩona handũ haramera haramera thangari. Thangari na mĩheheje nĩ nĩĩmeraga kũndũ kwĩna tĩri mũhĩnju. No ũngĩona handũ hena terere na terere kana ria rĩrĩa rĩ ho nĩ ria ithaka na rĩna ũruru mũingĩ mũno mũndũ nĩekũmenya atĩ tĩri ũcio nĩ mũnoru na handũ hau nĩ hega kũhandwo mĩmera, o yothe ĩrĩa ũngĩkorwo ũbatarĩte kũhanda handũ-inĩ hau

ĩĩ, waru ũhandagwo marima-inĩ kana mĩtaro-inĩ na gĩtũmi nĩ gĩkĩ; hĩndĩ ĩrĩa wahanda waru marima-inĩ kana mĩtaro-inĩ, nĩũkoragwo naa tĩrĩ mũingĩ nĩ tondũ waru nĩ ũbataraga tĩrĩ hĩndĩ ya gũthĩkĩrĩrwo, nĩgetha ũhote gũciara wega na ũkorwo na maciaro mena umithio, tondũ ũngĩaga gũthika gũthikĩrĩra waru hĩndĩ ĩrĩa wakinya gũciara wage gũthikĩrĩra wega, waru icio nĩ ciumagĩra na igũrũ, na ũgacinwo nĩ riũa, na ĩyo nĩ hathara harĩ mũrĩmi.

Arĩmi mendete mĩtaro nĩ tondũ rĩrĩa waru wa handwo mĩtaro-inĩ, maĩ nĩ mahotaga kũhũthĩka wega ona makarũgama thĩ-iniĩ wa mĩtari ĩyo na waru ũkahota gũkorwo nĩ ũragĩa maĩ ma kũigana onamakĩria ya mothe ũkahota gũteithĩrĩria harĩ kũmera ona gũkũra kwa waru o kwa ihinda inene nĩ tondũ maĩ, mĩtaro nĩ ĩhotaga kũiga mĩ wega gũkĩra marima.

ĩĩ nĩ ndĩretĩkania naguo, ũrĩmĩ wa mbiashara nĩ ũrĩ ũguni gũkĩra ũrĩmi ũrĩmi ũcio ũngĩ, nĩ tondũ ũrĩmi wa biashara, mũrĩmi arĩmaga irio indo iria irakũra narua naiga nai naikoya ihi na itakuoyaa mathaa maingĩ kana ihinda inene harĩ gũkũra, indo ta thũkũma kana aah mũhĩrĩga wa nyeni, mũhĩrĩga wa irio iria ingĩ ikũraga narua, nĩũte nĩũhotaga gũteithia mũrĩmi kwona mbeca o narua, na agateithĩka o narua. Kũrĩ irio iria ingĩ ikũragio nĩ tondũ icio ingĩ nĩ cioyaga mahinda manene, no ũrĩmĩ wa biashara, mũndũ nĩakũhota gũkuria kĩndũ kĩnini haha na gĩthiange naihenya na ahote gũkorwo nĩ harĩ mwaka kana harĩ kĩmera, nĩ agũkũria indo nyingĩ o rĩmwe

Andũ arĩa maikaraga taũni mahũthagĩra njĩra ya gũitĩrĩria maĩ nĩ gũkorwo indo iria irĩmagwo kana mũrĩmĩre ũrĩa marĩmaga, marĩmaga gwa kũhũthĩra mĩkebe kana hihi makũnia o kũrĩa mbura ĩtangĩhota gũkinya wega on ningĩ nĩ tondũ gũtirĩ naa wariĩ mũnene. Kuoguo mũndũ akarĩma ohau rwembea-inĩ rwa nyũmba kanaa rũgiri-nĩ handũ mbura ĩtarakinya wega, ũguo nĩ getha akorwo na, na irio hĩndĩ ciothe na akorwo na irio ikĩhota gũkũra wega no ahũthĩrire gũitĩrĩria mai nĩ tondũ wa nginya ũrĩa mũigana wa mũgũnda ũigana.

Mbembe kũgetha kũhũthĩra andũ mĩgũnda mĩnene, noũgethe ĩmwe kwa ĩmwe harĩ ũrĩa andũ mathiaga magĩciũnũraga kuma nyina-inĩ kana gũtema mabebe o marĩ na mbembe hamwe, mũkamacokanĩrĩria handũ hamwe mũgacoka rĩu mũgathiĩ mũnũrĩte mbembe, gũciehutanĩria hamwe na mĩbebe.

Andũ mambagĩrĩria na gũtema mabebe, makamacokanĩrĩria handũ hamwe, thutha wa gũcokanĩrĩrĩa rĩu makambĩrĩria kũnũra mbembe icio nĩgetha gũciehutanĩria hamwe na mĩbebe. Kana no moe ngũnia na ciondo mathĩĩ makĩũnũraga ĩmwe kwa ĩmwe, magĩkĩraga thĩinĩ wa ngũnia, thutha ũcio marĩkia ikuo itwarĩtwo mũciĩ kana kũrĩa irathiĩ kũmithĩrio.

Bata mũnene wa kũmenyerera ũgima mwega wa tĩri, bata mũnene wa kũmenyerera ũgima mwega wa tĩri thĩinĩ wa ũrĩmi, nĩ kũhotithia tĩri ũcio ũkorwo na mineral iria ciagĩrĩire, na kũhotithia mĩmera gũkũra wega ĩrĩ na hinya ona gũciara maciaro mega na marĩa magĩrĩire

Gũitĩrĩria maaĩ gũteithagia arĩmi harĩ gũkũria irio, icigo-inĩ iria nyũmũ nĩgũkorwo hĩndĩ ĩrĩa waitĩrĩria maaĩ, mĩmera yaku nĩĩhotaga gĩthiĩ na mbere o na gũkũra, nĩ tondũ mũmera nĩũbataraga maaĩ mũno harĩ gũkũra. Ũguo rĩrĩa twaitĩrĩria maaĩ nĩũteithagĩrĩria mĩmera ĩyo gũkũra ĩgakũra ĩna hinya mũingĩ na ĩkahota gũciara maciaro marĩa magĩrĩire na ĩgateithia mũrĩmi ũcio ũrĩ kũndũ kũu kwaraga mũno

Kũhũrana na tũtambi nĩ kũnina kana kũũraga tũtambi tũrĩa tũthũkagia mĩmera kwa njĩra ya kũhũthĩra mũhu, kana ndawa, na gũteithagĩrĩria harĩ kũũraga tũtambi tũu twenyewe, tondũ tũtambi nĩ tũkaga na tũkathũkangia mĩmera na gũtũranga marima kana gũthecanga gĩtina kĩa mũmera, na mũmera ũcio ũkoma. Rĩu rĩrĩa wahũrana na tũtambi, nĩ gũteithagĩrĩria mĩmera yaku gũkũra wega, na ĩgakũra ĩrĩ na hinya,o na matunda marĩa makuuma thĩinĩ wa mũmera ũcio magakorũo nĩ matunda mega na mangĩĩtĩkĩrĩka na mangĩrĩka na metĩkĩrĩke nginya thoko-inĩ.

Irio irĩa handaga mũno nĩ mbembe, na mbere ya handĩte mbembe nyambaga kũharĩria mũgũnda. Mbere nĩ gũtũgũta mũgũnda, thutha ũcio ngacoka ngagĩcimba, ngenja marima, ndenja marima ngatigĩrĩra nĩ ndenja marima marĩa magĩrĩire, ngaitĩrĩria ngaita thumu thĩiniĩ wa marima macio, ngagĩcoka rĩu ngoka handĩte mbembe na ngagĩthika wega, ngoka handĩte mbembe na kabanga na ngatiga irima rĩu rĩrĩ orĩhingũre nĩgetha rĩhote kũngania maĩ hĩndĩ ĩrĩa mbura ĩkuura.

Ngayanagia mũgũnda wakwa na njĩra ya gũkũri ya kũhanda mĩmera ta thaara kana mũhĩa, nĩgetha hote kũgayania mũgũnda wakwa na icigo itiganĩte, nĩgetha gacigo kamwe ngahanda mbembe, karĩa kangĩ ngahanda mboco, karĩa kangĩ nĩ handaga waru ona kana mĩmera ingĩ ĩrĩa ĩngĩ o yothe, na njĩra ya kũhanda mĩmera ta thaara na mĩhĩa kũgayania kũu gatagatĩ-inĩ.

Harĩ ũkũria wa mũhĩa, mbere nĩ ũbatie ũmenye kana mũhĩa no ũkũre gĩcigo-inĩ kĩu, gĩcigo-inĩ kĩrĩa ũrĩ, nĩ gũkorũo mũhia ndũngĩkũra o gĩcigo o gĩothe. Wa kerĩ, gũkorũo na, na njĩra njega ya kũgitĩra nyoni nĩ tondũ rĩrĩa mũhĩa wakũra nĩ ũrĩagwo mũno nĩ nyoni, kwoguo no mũhaka ũkorũo na njĩra njega cia kũgitĩra mũhĩa ũcio kũũmana na nyoni,o na ningĩ kũrĩmĩra ũũrĩmĩre wega na ũhote gũkorũo nĩ waũhanda hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na mbura njagĩrĩru, na warĩkia na mbura, warĩkia gũkũra gũkorwo na ihinda gũkũgĩa na riũwa rĩkũgũteithĩrĩria kũũma.

Irio irĩa ciĩkaga wega mũgũndainĩ wakwa nĩ mbembe na mboco nĩgũkorwo rĩera rĩa gũkũ gwitũ Kĩeni nĩrĩthaka na nĩrĩhotaga gũteithĩrĩria mbembe na mboco gũkũra wega ona tĩri ũgakorwo nĩ tĩri ũtaraiga maĩ, nĩ tĩri ũrĩa ũhotaga kũnywa maĩ wega na gũgakorwo kwĩna mbura njega.

Mbembe nĩ ciĩkaga wega thĩinĩ wa mũgũnda wakwa, nĩgũkorwo nĩ hũthagĩra njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ya kũhanda, na nĩyo gũcienjera marima na gũtiga marima macio matarĩ makunĩke nĩgetha mahote kũiga maĩ, na maĩ macio mateithĩrĩe mũmera harĩ gũkũra, na nĩ ũkũraga na njĩra njega, na ũgakorwo ũrĩ na hinya mũingĩ mũno.

Hũthagĩra ũrĩmi wa ũndũire nĩgũkorwo gũkũ Kieni nĩ kũrĩ thĩna wa maĩ mũno ũguo makĩria nĩ tũhotaga gũkorwo tũkĩrĩgĩrĩa mbura na rĩrĩa kwaga mbura nĩ kũgĩaga na thĩna mũnene mũno wa ng'aragu tondũ irio ciitũ no kũũra ciũraga.

Ũrĩmi wa kĩrĩu ũrĩa hũthagĩra, nĩ gũitĩrĩria maĩ gũitĩrĩria mĩmera maĩ either kwakũhũthĩra macini kũhũra maĩ kuuma rũĩ, kana gwĩkĩra maĩ cubainĩ na ũgaitĩrĩria maĩ hau gĩtinainĩ kana kũhũthĩra mĩberethi ĩrĩa ya ndiribũ.

Maũndũ marĩa ndoraga nĩ kũmenya kana gĩkĩ nĩ kĩmera kĩa mbura nyingĩ, kana nĩ kĩmera kĩa mbura nini, nĩ tondũ kwĩ mĩmera ũngĩhanda hĩndi ya kĩmera kĩa mbura nyingĩ, ĩkũ ĩkũre mbere na ĩthũkio nĩ maĩ. Ota oũguo noguo ũngĩhanda mĩmera ĩrĩa ĩbataraga mbura nyĩngĩ hĩndĩ ya mbura nini, na ũcoke ũkorwo mĩmera yaku nĩ yakinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩa kwagĩrwo nĩ mbura, nĩ tondũ harĩa mbura yathirĩra mĩmera ĩyo nĩ ĩtigagwo ĩtarĩ na maĩ.

Nĩhotaga kũgarũrania, kũgarũrĩra ũrĩmi wa irio na nĩ gũkorwo nĩhotaga kũmenya nĩ rĩ ngũhanda mbembe na nĩ rĩ ngũhanda mboco. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agarũrania ũguo nĩ ũhotaga gũtheithĩka na gũkorwo na irio iria ũngĩbatara o mahinda o mothe, nĩ tondũ wakorwo na mbembe, kĩmera gĩkĩ kĩngĩ no ũhande mboco na mboco ĩgũteithĩrĩrie, nĩngĩ kĩmera kĩu kĩngĩ ũhande waru so gũkorwo ũkĩgarũrania ũguo, nĩgũteithagĩrĩrĩa mũndũ gũkorwo na irio mĩthemba na mĩthemba, na no ũhote gũkorwo ũkiendia irio icio na ũteithĩke kuumana na mbeca iria ũkwona.

Mbere, nĩ kũharĩria mũgunda na njĩra ya gũtũgũta, ndarĩkia gũtũgũta ngaingĩra mũgũnda ngacimba. Ndarĩkia gũcimba ngategũra ma mategũ kana marima, ndarĩkia kũũhanda marima ngaitĩrĩria thumu. Kuma gwĩkĩra thumu nĩhandaga mbembe ciakwa, na ngagĩeterera imere, na ciarĩkia kũmera ngacoka mũgunda ngarĩmĩra, ndarĩkia kũrĩmĩra ria rĩrĩa tũĩtaga ndemero nĩrĩo ria rĩa mbere ngarekereria cikare mũgũnda thĩinĩ wa ihinda rĩrĩa igũikara ningĩ kwamera ria rĩngĩ ngacoka kwo nga ngaa ngarĩma rĩngĩ, nginya ngeterera mbembe ĩkure. Yarĩkia gũkũra yatuta, ngamĩhe ihinda nginya rĩrĩa ĩrĩ ĩrĩgoya kana igotoke na yagocoka rĩu hau nĩho nyingĩraga mũgũnda wakwa, ngagetha mbembe icio, na ngagĩcitwara ikũmbĩ-inĩ, kana harĩa hangĩ ngwenda ciũmĩre.